Irio itarĩ nduge cigagwo na ũrugarĩ ũrĩa wagĩrĩire, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ itinathũka mbere ya kũrugwo, kĩndũ ta nyanya, kana nyeni, ingĩigwo ũrugarĩ-inĩ makĩria, nĩ ikoragwo igĩthũka na ikambia kũhoha, na imwe ciao ikambia gũbutha, naguo thutha wa kũruga, kĩrĩa gĩtũmaga irio cigwo handũ harĩ na rugarĩ ũrĩa wagĩrĩire, nĩguo gũcirigĩrĩria gũthũka, kuona kũrĩ mĩthemba ya irio ingĩigwo ũrugarĩ-inĩ mũingĩ, nĩ ũkoraga atĩ nĩ ciaganda naihenya, na ũguo igakorwo kũrĩ na wĩitangi, kuona itingĩrĩyo no citeirwo.

Nĩndigagĩrĩra atĩ nĩndathambia indo ciakwa mbere ya kwambia kũharĩrĩria. Kĩndũ ta waru, karoti, ngwacĩ, ndũma kana makĩria indo iria ikũraga rungu rwa tĩri, nĩnyambaga gũcithambia nĩguo ciume gĩko kĩu. Ndarĩkia ũguo nĩhũthagĩra indo theru rĩrĩa ngũharĩrĩria irio ciakwa. Nandarĩkia ũguo, indo iria irĩ cia gũthambia ta ngwacĩ na waru, nĩndigagĩrĩra atĩ nĩndacithambia nĩguo cikare cirĩ theru cietereire kũruga, ngĩhũthĩra maaĩ matheru. Naguo hĩndĩ ya kũruga nĩndigagĩrĩra atĩ nĩndahũthĩra indo theru ta thaburia na iciko na indo ingĩ cia riko ngĩhũthĩra maaĩ matheru. Na ona hĩndĩ ya ũrugi ngatigĩrĩra nĩndahũthĩra o maaĩ matheru. Na hĩndĩ ĩrĩa ndĩraruga, nĩndigagĩrĩra atĩ nĩndakunĩkĩria irio, hĩndĩ ĩyo ya ũrugi nĩguo itikagwe gĩko kana ona kĩndũ kĩũru, iria ingĩkorwo irĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ.

Njĩra ĩrĩa ĩkoragwo yendekithĩtio nĩ ataramu, nĩ kũhũthĩra maĩ maraitĩka, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ndũnethamba na gĩko o kĩrĩa wethamba nakĩo kĩa mbere. Ũkoya thabuni ũkahaka moko, ũgethamba mwena wa mbere na wa na thutha wa moko, nĩguo gĩtigĩrĩra atĩ nĩ mathera, na ũgacoka ũgekamũra ũtarĩ na thabuni. Angĩkorwo ndũrĩ na maĩ maraitĩka, no wĩkĩre maĩ handũ ta kĩraĩ-inĩ, kana gabeceni-inĩ, ũkorwo ũkĩhaka thabuni, wĩ thambe wega moko mwena wa rũhĩ na na thutha, ũcoke wuite maĩ mau , ũkamũre harĩa ũrethambĩra, wĩkĩre maĩ mangĩ matheru magwikamũra, na wekamũra watigĩrĩra atĩ thabuni wothe nĩ wathira moko-inĩ, rĩu no ũkorwo ũkĩhura na gĩtambaya gĩtheru kĩa riko-inĩ.

Irio ciakwa maingĩ ndĩcigaga burinji-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩciaikara irĩ njega kwa ihinda inene. Hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ thoko ndagũra indo ta nyanya, na nyeni, na matunda na indo cia mũthemba ũcio, nĩnjũkaga ngacithambia wega na ngaciga wega burinji-inĩ. O ho hĩndĩ ĩrĩa ndaruga irio na ciakorwo nĩciaingĩha, handũ ha gũcite ndĩciĩkĩraga tũbakũri-inĩ ngacibanga burinji-inĩ. Ĩndĩ njĩra ĩno njiguaga kana ataramu a ũgima wa mwĩrĩ nĩmakoragwo makĩmenereria njĩra ĩno, makiuga indo cia burinji nĩ irĩ mathĩna macio, na ona kaingĩ no ikorwo irĩ ũgwati ona kana kũrehe mĩrimũ thĩiniĩ wa mũndũ ahũthĩra indo cia burinji kwa ihinda iraya.

Hĩndĩ ĩrĩa nyanya yeruha na yatuo, nĩ ũcagũraga nĩgũo kũeheria nyanya ĩrĩa ĩngĩkorũo ĩrũmĩtwo nĩ igũnyũ ĩrĩ mũgũnda-inĩ kana ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩtothokete nĩguo ndĩkage gũthũkia iria ingĩ. Wona warĩkia ũgũo, hĩndĩ ya mĩkuĩre ya nyanya ici ciaragĩrwo magotoni thĩinĩ wa mathandũkũ marĩa makoragwo marĩ ma mwanya mathondeketwo magũcikua, na ũgacoka ũgatigĩrĩra atĩ itinahihinya mũno itigakuange. Wacikinyia harĩa ũkwendaga nĩ ũcicagũraga oro rĩngĩ nĩgũo iria igũthangĩtwo ũcieherie. Ũndũ ũcio ũngĩ, nyanya itiendaga rũgarĩ mũingĩ kana riũa kũona nĩ ithũkaga na ũgũo ũtigagĩrĩraga waciga handũ harĩ na ũhehu.

Ataaramu a ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ makoragwo mareganĩte na ũhoro wa kuongerera irio cumbĩ irĩ thani-inĩ, kuona nĩ irehaga mĩrimũ ĩtiganĩte. Na ũguo, ingĩruga na ndirikane ndinakorwo ngĩkĩra irio ciakwa cumbĩ, njoyaga maĩ ngamaigĩrĩra riko, ngamekĩra cumbĩ ngareka matherũke. Maĩ mau ngongerera o manini irio-inĩ ngiurugucanagia, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ igũcama cumbĩ handũ-inĩ ha gũkorwo ngĩciĩkĩra irĩ thani-inĩ, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ kũrĩ irio mũthemba ũngĩ nacio, ũrĩa ũtangĩongerera maĩ, ũguo ndĩcicokagia riko, ngaciĩkĩra cumbĩ, ngaurugucania na ngacihe ihinda ikorwo ikĩhĩa cumbĩ ũcio.

Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũcere waku ndũnenyitĩrĩra thaburia hĩndĩ ĩrĩa ũkũũruga, nĩ kũrĩ maũndũ marĩa ũbatiĩ gũkorwo ũgĩka. Wa mbere, ũbatiĩ kwamba gũthima mũcere ũrĩa ũrenda kũruga, ũkorwo ũkĩũthambia rita rĩa mbere, ũite maĩ macio, ũũkamũre, ũite maĩ macio ũreke ũikare hau. Woe thaburia ĩrĩa ũrenda kũrugĩra, ũmĩigĩrĩre riko, ũthime maĩ, nĩ kũrĩ ũrĩa mathimagwo kũringana na mũcere ũrĩa ũraruga. Maĩ matherũka, wĩkĩre tũmaguta tũnini, tũnini mũno, ũcoke wĩkĩre cumbĩ, ũcame kana nĩ mwega, warĩkia ũguo ũmahe ihinda matherũke hanini, ũcoke wĩkĩre mũcere waku ũũkunĩke. Wona wakuhĩrĩria kũhũa maĩ, ũũnyihanyihĩrie mwaki, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũcere waku ndũnacura na nĩ wahĩa na kamwaki kanini, nĩguo ũkorwo ũkĩhĩa biũ.

Ngĩthoma ndĩ thukuru ya thekondarĩ nĩtwakorirwo tũgĩbundithia rwĩmbo rwa ũndũire wa gĩkũyúũna tũgĩkorwo tũkĩrũina hĩndĩ ya macindano ma nyĩmbo gatagatĩ ka macukuru ngũrani na rwĩmbo rwitũ nĩrwo rwakorirwo rũgĩcagũrwo kúũíĩ twakorirwo tũgĩthĩĩ ngathĩ ĩyo ĩngĩ ya macindano kũrĩa rwatũtwarire ngina county itarĩ ndathĩĩ ta Mombatha rũgĩtũtwara Kisumu na kũndũ kũingĩ kũrĩa gwatabanagĩrio mathako mũthia wa ũhoro ũcio thutha wa gũkorwo nĩ ithũĩ twahotanire thĩinĩ wa nyĩmbo cia ũndũire nĩtwíetirwo tũthĩĩ thingira-inĩ wa iregi nĩgwo tũgakorwo tũkionani a rwĩmbo rũũ kúũĩ mũtongoria wa bũrũri wa ihinda rĩu na ngĩgia na kanya ga kũmwona kũmũgeithia ũndũ ũmwe na kuona andũ angĩ anene thirikari-inĩ aríĩ ndonaga tv-inĩ. Ũndũ ũcio nĩwangenirie mũno na ũgĩtũma ngorwo ngĩenda mĩinĩre ya nyĩmbo cia ũndũire, ũndũ ũrĩa njĩkaga ngina ũmũthĩ.

Ũndũ ũyũ ũnyonagia, ũrĩa andũ makoretwo mahĩmbĩirie ũndũire wa andũ arĩa angĩ. Kwa mũhiano thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona nĩta igongona, rwa andũ a rũrĩrĩ rwa Mathai, na ndacũthĩrĩria wega, ngona kũrĩ nginagia na athũngũ, na arĩa matakoragwo na ũndũire wa rũrĩrĩ rũrũ, ĩndĩ nĩ mekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ. Ũyũ nĩ ũndũ wa gũkenia mũndũ, kuona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahota kũhĩmbĩria, na gũkenerera ũndũire wa arĩa angĩ, nĩ kũgĩaga na thayũ gatagatĩ kao, na andũ makahota gwĩikarania na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Aya nĩ andũ maroneka marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya. Na kaingĩ kana ndacũthĩrĩria mbica-inĩ ĩno, kũhana ta arĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Na haha nĩ harĩ na airĩtu erĩ, arĩa maronekana matirĩ hamwe. Na ndacũthĩrĩria ngona ta arĩ mũndũ metereire. No ũkore o mundũ gatagatĩ kao ndoĩ njĩra, kana kũrĩa abatiĩ kũgerera, kuona mũciĩ wa Nairobi kaingĩ nĩ ũrĩ iriga, na ũguo ageterera mũndũ ũrĩa uma oke amuoye, nĩgetha makorwo magĩthiĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩkũmarehete.

Haha nĩ taũni-inĩ ĩmwe, na ĩrĩa ĩronekana nĩ ĩkoragwo na mĩhango mĩingĩ, na kũrĩ na ũingĩ wa andũ. No ũkore maya nĩ mathaa ma andũ gũkorwo makiuma mawĩra-inĩ na marĩ mĩhango-inĩ ya kũndũka na mĩciĩ. Na kũrĩa ndĩrona nĩ kwarĩtwo indo cia kwendia, nĩgetha andũ arĩa mabataire nĩ indo ici matigakorwo makĩoha thabari cia gũthiĩ thoko, kuona nĩ mareheirwo hakuhĩ nao. Na mũndũ agũraga angĩkorwo ndarĩ na kĩndũ kĩu gwake, na nĩ aragĩbatara. Ũyũ nĩ ũndũ mwega, kuona nĩ ũturaga mĩeke ya mawĩra, nĩ ũndũ wa indo ici mũndũ okaga kwara, na ũgakorwo ũkĩenderia andũ.

Ndĩciragia ũrĩa andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ mathiĩte na mbere na kũhĩmbĩria ũhũri wa biacara. Ndacũthĩrĩria nĩ ndĩrona nĩ kũrĩ andũ aingĩ arĩa maitĩte indo, imwe nĩ nguo na indo ingĩ ngũrani kũrĩa nĩ marenderia andũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũturĩte mweke mĩingĩ ya mawĩra kuona gũkũ kũrĩ na andũ arĩa marendia gũkũ nja tũthoko-inĩ na oho, no kũrĩ andũ angĩ arĩa marendia gũkũ thĩinĩ. Na ũguo ũgakũria ũtonga wa bũrũri kũona hĩndĩ ĩrĩa andũ mena mbeca ona bũrũri ũkoragwo na mbeca.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ kuo gĩcigo-inĩ gĩakwa, indĩ ti kũndũ kũingĩ kũrĩ, kuona gĩkoragwo kaingĩ thĩinĩ wa nyũmba cia magooti. Kĩndũ gĩkĩ ũrĩa kĩhũthagĩrwo, hĩndĩ ĩrĩa mũcirithania athikĩrĩria ciira, na athikĩrĩria mĩena yerĩ na akorwo akĩheana matua make, no akorwo akĩheana itua rĩa ciira ũcio rĩrĩa rĩninaga ciira kaimana. Kana akorwo ti ũguo agakorwo akĩheana, kana cira ũcio nĩ ũgathikĩrĩrio mũthenya ũngĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa arĩkia, kuona nĩwe waaragia arĩ wa mũthia, nĩguo kũheana mwerekera wa ciira ũcio, nĩ aringithagia kĩndũ gĩkĩ kuonania atĩ itua rĩrĩa akorwo akĩheana nĩ rĩa mũthia na nĩrĩo rĩkũrũmĩrĩrwo.

Ũyũ nĩ mũndũ, ũtwĩte itwa rĩa gwĩturĩra mweke wa wĩra, thutha wa kũhungũra wabici-inĩ, na akaga kuona wĩra, ũguo akona athiĩ mĩgũnda-inĩ kana thoko-inĩ, agũre mbembe, nĩguo akorwo akĩhĩhĩria andũ. Na nĩ ndĩrona nĩ ahĩhĩtie mbembe, na kũrĩ na mũgũri ũramuonia mbembe ĩrĩa ekwenda, nĩguo akorwo akĩmũnengera. Na haha nĩharĩ na biribiri, ĩrĩa andũ amwe mahũthagĩra, makahaka mbembe hĩndĩrĩa magũra, kuona nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na cama makĩria, no no kũrĩ andũ angĩ, arĩa mamĩrĩyaga ĩrĩ o ũguo, na ũguo, ĩno nĩ njĩra ĩmwe, ĩrĩa ĩrahũthĩrwo nĩ mbeũ njĩthĩ, ona kana andũ, ya kwĩmathĩra ũboco wao, na njĩra ya gwĩturĩra mĩeke ya mawĩra.

Hau gabere, endia a nguo nĩ mararaga nguo ciao, handũ oro hothe barabara-inĩ, ona thoko-inĩ, na kũrĩa kaingĩ ũrakoraga, hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo gũkiura, nĩ mararemwo kũhũra biacara, kana kũhingũra mawĩra mao, kuona barabara irakoragwo irĩ thũku, na ndoro ĩyo ndĩngĩtukana na nguo. Ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ, thirikari nene ũnyitanĩri-inĩ na ya kauntĩ, nĩ ĩhotete gwaka mathoko ma kĩrĩu, kũrĩa ahũri aya a biacara, makoretwo na kũndũ kwega gwa kũrutĩra mbiacara, ũndũ ũrĩa ũratigĩrĩra atĩ, maruta biacara mahinda-inĩ me mothe, kũrĩ mbura na gũtarĩ, kuona nĩ kũndũ kwega kũgite, gwa gĩtĩyo, na oho kũndũ gũtarĩ na gĩko, ũguo matingĩthiĩ hathara ya indo ciao gũthũka.

Haha nĩ ciana ikũrehetwo thibitarĩ na kũrĩa nĩ ndĩrona nĩ marĩkĩtie kwĩandĩkithia na makaheyo kandi, na ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩrwo nĩ ndagĩtarĩ, nĩguo kwandĩka maũndũ megiĩ ciana ici. Na haha ndĩrona tarĩ raini-inĩ marĩ, thutha wa kũroka thibitarĩ, na ũguo mũndũ akorwo agĩtungatĩrwo no mũhaka ũkorwo ũgĩbuata raini, nĩguo wone ndagĩtarĩ ũthondekwo, mũheyo ndawa mũcoke mũndũ ainũke akahonere mũciĩ akĩnyuaga ndawa. Na okorwo ti ũguo, nĩ kũrĩ andũ ona amwe meragwo nĩ megũkoma thibitarĩ, nĩguo maikare makĩroragwo nĩ ndagĩtarĩ angĩkorwo marĩ na mũrimũ mũru.

Ndona mbica ta ĩno, nĩngoragwo ngĩona kana meciria-inĩ makwa, ngĩciria nĩ kũndũ ta mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kuona nĩkuo kũrĩ mũhatĩkano mũingĩ wa andũ. Ona manyũmba ta maya na kambuni ta ici, kaingĩ cionekaga mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Kuona nĩkuo kũrĩ motungata, na wabici iria nyingĩ mũno cia gĩthirikari, ũguo ũkoraga andũ nĩmouma kauntĩ-inĩ iria ingĩ, kana icigo-inĩ ciao nĩguo gũka kũmatha motungata maya. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũhatĩkano wa andũ aingĩ ta aya me mbica-inĩ ĩno. O mũndũ arĩ mĩhang'o-inĩ yake ya oro mũthenya, na marĩkĩrĩria matha-inĩ mwa hwa-inĩ o mũndũ akahũndũka na kũrĩa akumĩte.

Ĩno nĩ-ĩroneka nĩ meri, ya gũkua mĩrigo, na nĩkũroneka kũrĩ na mũndũ ũgũrĩte indo ciake cia wĩra kuuma bũrũrinĩ ũngĩ. Na ũguo, nĩigũbataraga gũkorwo igĩkĩrĩra iria-inĩ. Na maingĩ hĩndĩ ĩrĩa irakĩra, ikuagwo na meri ĩno, igabangwo wega ũrĩa tũrona ibangĩtwo, nĩguo gũcigirĩrĩria gũthũka, ona kũgĩa maĩ itarĩ irakinya mwena ũrĩa ũngĩ. Na meri ĩno, kũrĩ hĩndĩ ĩikaraga ĩtarĩ ĩrakinya, ĩkaheo ihinda, kuona yũkaga oro kahora.

NĨ ũrĩa andũ kana Akenya mokagĩra oro kĩroko na magakorwo magĩthiĩ mĩhang'o yao ya o mũthenya, amwe marĩ magũrũ, na arĩa angĩ makĩhũthĩra matatũ. Nandacũthĩrĩria mbica ĩno, ngona ta arĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi, kũrĩa kũrĩ na andũ marathiĩ maũndũ-inĩ mao. Kũrĩ na marũgamĩte, noũkore mũndũ etereire mũndũ ũngĩ, na nĩ kũrĩ na ngari cia ũkui, iria cietereire gũkorwo igĩkua andũ na kũmatwara handũ hamwe kana harĩa hangĩ. Ũndũ ũyũ nĩũngenagia mũno, kuona hĩndĩ ĩrĩa andũ marĩ mĩhang'o-inĩ yao, noũkore andũ nĩ mawĩra marathiĩ. Ũndũ ũrĩa ũmateithagia kuona mbeca iria irũgamagĩrĩra mabata mao ma kĩmũthingi.

Ũcori wa mbica cia atongoria a bũrũri, kana indo ingĩ cia bata nĩũkoragwo ũrĩ wa bata. Kuona nĩũtũmaga mũndũ atũrie kĩrĩrikano wa kĩndũ kĩu gĩcoretwo. Ũndũ wa kerĩ, nĩũteithagia andũ gũkorwo na mĩeke ya mawĩra. Kuona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũrana arĩ na kĩheo ta kĩa ũcori, nĩakoragwo agĩkĩrutithia wĩra, na akona mbeca iria imũteithagia kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre. Na ũguo, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mĩeke ya mawĩra, nĩgũteithagia kũnyihanyihia ciĩko cia wĩkinaĩ. Kuona andũ marĩ mĩhang'o-inĩ yao, na ũguo matirĩ na mathaa ma gũkorwo magĩtabania maũndũ ta ũici.

Endia aya a matunda mathire mĩgũnda-inĩ, na makorwo makĩgũra matunda. Marĩa mokire na maara gũkũ kũrĩa kũroneka no akorwo nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ma-maara nĩguo kwenderia andũ arĩa mokite mĩhang'o-inĩ yao. Ĩrĩa noũkore nĩ mawĩra ona kana wabici ngũrani nĩguo kũmatha motungata ngũrani. Na ũguo ma-maara nĩguo gũkorwo makĩenderia andũ, arĩa magũkorwo makĩenda kũgũra. No ũkore mũndũ nĩaririkana he kĩndũ atarĩ nakĩo nyũmba, na ũguo handũ ha gũthiĩ thoko, atuĩke wa kũgũra kũndũ gũkũ, iria cikoragwo ciarĩtwo mĩkĩra-inĩ ya barabara.

Haha ndĩrona tarĩ ũrugũria, wa tabarĩra ya gũtambĩria aikari a kauntĩ ĩna, motungata ma thitima. Na ũrĩa ũgũkorwo ũgĩtwarithio na mbere, nĩ rũhonge rũrĩa rwĩhokeirwo ũndũ ũyũ, wa gũkorwo rũgĩkĩra thitima matũra-inĩ, ona mataũni-nĩ, rũrĩa rũkũrĩkanĩte ta REREC. Na ũngĩcũthĩrĩria wega, noakorwo rori ĩno nĩ-ĩkuĩte indo iria marabatara nĩguo makorwo magĩtabania mĩhang'o ĩo. Na ũrugũria ũyũ ũtabanĩtio nĩ atongoria ngũrani, a ngathĩ cia kĩũteti, ona noũkore nĩ a rũhonge rwa thitima.

Haha noũkore nĩ kuma na igongona, rĩrĩa rĩroneka tarĩ rĩa kũgũrana, kana kĩrĩa gĩtagio, gĩtagwo rũracio. Na kũrĩa ndĩrona, mũndũ ũrĩa ũkũracagia nĩ wa kuuma rũrĩrĩ-inĩ rwa Mathai, kuona nĩ ehumbĩte matonyo ma kĩ-Mathai. Nake ũrĩa ũkũgũragwo, no ũkore nĩ wa kuma rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ kũona hĩndĩ ya magongona ta maya, nĩo mekagĩra nguo iria ciĩtagwo cia magongona ta gĩtenge. No ũkore atĩ mwanake ũyũ nĩkũhe arahe kanya mũirĩtu ũyũ akorwo akĩgeithania, na nĩkĩo aramũnengereria kamero, nĩguo agĩe na kanya ga kũgeithia andũ arĩa mekinyĩtie igongona-inĩ rĩu.

Mũndũ wa mbere ũrĩa ndĩramenya mbica-inĩ ĩno, nĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri wa Kenya, Uhuru Mũigai wa Kenyatta. Na ngona ta athiĩte gucerera makurutu a NYS. Mũtongoria ũyũ hĩndĩ ĩrĩa aikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene, nĩakorirwo agĩka maũndũ maingĩ ma bata, ta waki wa mabarabara, mũno ĩrĩa ĩtagwo Express Way. Nĩakire reli ya kĩrĩu, ĩrĩa yũĩkaine ta SGR, na maũndũ maingĩ ma bata akinyanĩirie. Ũndũ ũcio ũngĩ, makurutu aya a NYS nĩmateithagĩrĩria na njĩra nene harĩ kũiga thayũ bũrũrinĩ, na oho nĩmakoragwo magĩka mawĩra ta gũtheria icigo imwe cia bũrũri. Na oho, magakorwo magĩthomithio kothi iria imateithagĩrĩria mĩtũrĩre-inĩ.

Haha nĩndĩrona kũrĩ na gĩkundi kĩrĩa gĩbangĩte, na gĩathiĩ rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ nĩgetha gĩkorwo gĩgĩciona. Na haha nĩikorire nyamũ ĩrĩa yũĩkaine ta nũgũ, na kũrĩa, ĩrĩa ĩkoragwo ĩhana, kana ĩgĩka maũndũ ta mũndũ. Na makorwo makĩmĩhe irigũ, rĩu nĩkũmĩrorera ĩkĩrĩa. Ũndũ ũrĩa ũramakenia, kuona nĩ-ĩrahota nginya kwĩũnũrĩra irigũ ona kwĩhe. Ũndũ ũyũ nĩũngenagia mũno, kuona hĩndĩ ĩrĩa andũ mahĩmbĩria ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ nĩũkoragwo na umithio mũno makĩria.

Haha nĩ haroneka, kahĩĩ gaka gakorirwo gakĩgũa kana gakĩona mũtino wa barabara na gagĩkorwo gagĩthũka kũgũrũ kũrĩa gwakorirwo gũkĩrengũo. Na kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arengwo kũgũrũ kana guoko, andũ arĩa makoragwo na ũhoti nĩmakoragwo makĩgũra kũgũrũ ta gũkũ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩakorwo agĩtiga gĩthiĩ na mĩtĩ akorwo agĩthiĩ na kũgũrũ kũrĩa gwa gũĩkĩrwo. Na thutha wa kahĩĩ gaka gũĩkĩrwo kũgũrũ gũkũ, nĩaroneka kana nĩkaroneka karĩ gakenu mũno makĩria kuona nĩgakũhota gũcokereria gũkorwo gagĩtwara ota hau mbere.

Kahĩĩ gaka nĩkaroneka atĩ nĩkahotete gũtũmĩra thimũ cia kĩrĩu ĩrĩa kaingĩ nĩ mũthemba wa tablet ĩria mahũthagĩra thukuru-inĩ kwao. Na ndacũthĩrĩria ngona nĩkarahota nginagia gũthiĩ App-inĩ kana rũrenda-inĩ rũrĩa rũkoragũo rũkĩheana kĩndũ ta gũthikĩrĩria nyĩmbo kana kũĩrorera kĩndũ o gĩothe gĩagũgũkorwo gĩgĩgakenia. Na ũguo, nĩgaikarĩte haha gũkĩoneka ta arĩ kĩrathi karĩ tondũ nĩndĩrona kũrĩ na tablet ingĩ ironania nĩcia ciana ingĩ. Na ũguo, ko nĩkũĩririkania kana kũĩruta kũhũthĩra kareruta.

Gĩkĩ nĩ kĩrathi, na kĩrĩa kĩratumĩra mũtaratara wa kĩrĩu wa gĩthomo wa CBC. Na thutha wa thirikari gũkorwo ĩrugũrĩtie mũbango ũyũ, na magĩkorwo makĩnyagia macini mũthemba wa tablets kũrĩ thukuru ngũrani, nĩguo ciana ikoragwo igĩthoma nacio. Ni ndĩrona irĩ kĩrathi, kũrĩa irabundithio gũtũmĩra mũtambo ũyũ. Na haha nĩ ndĩrona kahĩĩ gaka karĩ haha mbere, kana mũrutwo ũyũ ũrĩ haha mbere nĩekĩrĩte nginya nyamũ cia matũ cia nyĩmbo nĩgũo kĩrĩa areka tablet-inĩ akorwo akĩigua, no ũkorwo nĩ rwimbo arathikĩrĩria kana akerorera thinema, nĩguo kuona, nĩ arabundithio kũrĩa ikoragwo nĩ mwarimũ wake.

Nyonaga ũrĩa atongoria a kĩũtetic, makoragwo na thayũ mũingĩ, hĩndĩ ĩrĩa marĩ aike hatarĩ na mũingĩ. Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na kambĩini cia kĩũteti, ona ithurano nĩ kũgĩaga na ngayũkano, na ona gũkagĩa na ngahĩha nyingĩ kũrũmĩrĩra mĩahũ ngũrani ya kĩũteti, na atongoria acio makoneka magĩũkanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ. Ĩndĩ hĩndĩ ĩrĩa ithurano ciarĩkĩrĩra, nĩ maigaga ngũrani ciao cia kĩũteti, mwena-inĩ, na magakorwo kaingĩ makĩrutithania wĩra. Mbica-inĩ ĩno, nĩ ndĩrona atongoria a kĩũteti, arĩa nĩ mũtongoria wa kerĩ wa bũrũri, ũrĩa wetagwo Moi, na wa gatatũ wa bũrũri ũrĩa wetagwo Mwai wa Kĩbakĩ. Na ngona mũtongoria ũrĩa ũtũire arĩ wa mũng'ethanĩro kwa ihinda iraya, Raila Odinga. Na haha nĩ kũgeithania, kĩonereria kĩa atĩ nĩ macokaga kũiga ngũrani cia kĩũteti thũtha wa ithurano.

Nĩ ũrĩa arutwo a ũrigitani magũkorwo makĩgĩa na ũmenyo, na ũhĩgĩrĩru thutha wagũkorwo mathiĩte kĩrathi na magathomithio njĩra cia kũheana motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na ũguo, marĩkia irathi, nĩmakoragwo makĩona mĩeke ya mawĩra thibitarĩ-inĩ ũndũ ũrĩa ũteithagĩragia harĩ gũtungatĩra arũaru arĩa mathiaga na gĩkĩro kĩnene thibitarĩ-inĩ iria cirĩ hakũhĩ nao, nĩguo gũkorwo makĩmatha motungata ma ũgima wa mwĩrĩ . Na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩragia kuona nĩ matharaga mĩoyo ya andũ aingĩ, na njĩra ya kũmathondeka na kũmahe ndawa na ũguo makahukia kana kũnyihanyihia ikuũ iria cingĩoneka kumana na mĩrimũ.

Ici nĩ ciana irĩ kĩrathinĩ, na iria irathoma na mũtaratara wa CBC, kũrĩa marĩ kĩrathi gĩa kũmenya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu. Na ndĩrona oro mwana arĩ na macini yake ya tablet, na nĩ kũrĩ na mwarimũ, ũrĩa ũramateithĩrĩria nĩguo kũmenya kũmĩhũthĩra. Oho nĩndĩrona kũrĩ na aciari, na arĩa onao hihi mokĩte nĩguo mamenye ũrĩa ihũthagĩrwo. Nĩ getha hĩndĩ ĩrĩa mwana arĩ mũciĩ no ahote kũmũteithĩrĩria maũndũ-inĩ mamwe, kuona onake nĩakũgĩa ũmenyo oro mũnini wa maũndũ ma bata, ũrĩa tablet ĩno ĩhũthĩkaga.

Ũyũ nĩ mũtumia, na no ũkore nĩ mũrĩmi. Agakorwo ararĩmire mĩciri, na indo iria cĩĩtagwo mbiriganya. Na thutha wa gũcirĩma, araga agũri a kũigana, arona mĩmera yake nĩ-ĩgũthũkĩra mũgũnda. Na ũguo, oya ikinya na atua matua, ma gũthiĩ gũciendia taũni-nĩ ĩmwe. Nĩaroneka nĩagĩre nginya mũndũ angĩtigĩra mwana. Koguo ona no okire nake, na nĩndĩrona nĩona mũgũri, ũrĩa akorwo agĩkĩrĩra. Nĩgetha mbia iria akuona nĩikũmũteithia harĩ kũhingia maũndũ make ma kĩmũthingi

Nĩ ũrĩa nduka nyingĩ nene, ikoretwo ihĩmbĩirie agũri ao gũkorwo makĩrĩhĩra indo ciao na njĩra ya thimũ makĩhũthĩra ũtungata wa M-pesa. Noũkore mũgũri ũyũ akorwo agĩtia kĩndũ arĩ o gwake nyũmba. Na kĩrĩa tũrona nĩ arĩkĩtie kũrĩha ĩrĩa nĩ ngaci, na arĩha kũgerera thimũ, na ũguo ageterera otu gũkorwo agĩtwarĩrwo mũtũngi ũyũ. Ũguo, o ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie nogũo ona kambuni nyingĩ irathiĩ icenjetie, na kũhe mweke maũndũ ta maya kũhotekeka magũkorwo ũkĩgũra kĩndũ oro kũrĩa ũrĩ ũkĩhũthĩra mĩtambo ya kĩĩrĩu.

Mbeca nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, thĩinĩ wa mũtũrĩre ũrĩa tũratũra kwa ihinda rĩrĩ, kũona nĩ ikũhotithagia gwĩka maũndũ maingĩ. Wa mbere, nĩ ũhotaga kũhingia mabata maku ma oro mũthenya ũkahota kũgũra indo iria ũrabatara ta nguo, irio, kurĩha nyũmba nĩguo wone handũ hagũikara. Ũndũ ũngĩ, mbeca no ihũthagĩrwo nĩguo gũkorwo ũkĩrĩhĩra ciana thukuru nĩgetha ihote gũthoma. Ũcio ũngĩ, mbeca no ihũthagĩrwo nĩguo gũkorwo ũkĩrĩhĩra motungata ngũrani, ta ma ũgima wa mwĩrĩ nĩgũo gũtigĩrĩra atĩ ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ wagĩra na ona kũgũra ndawa. Kogwo hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na mbeca ndũngĩhota gũkorwo ũgĩikara mũtũrĩre mũkinyanĩru kũona irĩ mabata maingĩ mũno.

Gĩkĩ ndĩrona ta arĩ kĩrathi kĩa andũ arĩa mareruta gũkorwo makĩhũthĩra macini. Noũkore mareruta kwandĩka , kũhũthĩra macini, gũthondeka kandi, kũruta marĩhi ma andũ, gatagatĩinĩ ka maũndũ maingĩ marĩa mekagũo mũndũ akĩhũthĩra macini ya computer. Maingĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akĩrĩkia kĩrathi kĩa form four etereire gũthiĩ thukuru ya ngathĩ ya igũrũ kana mũndũ wonete wĩra handũ harahũthĩra macini ya computer nĩ athiaga kĩrathi nĩgetha agĩe na ũmenyo na ũhĩgĩrĩru wa gũkorwo akĩmĩhũthĩra. Na nĩ ũndũ mwega kũona nĩ ũteithagia mũndũ kũmenya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩĩrĩu.

Ĩno nĩ nduka na ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩheyana motungata ma kũruta kana kũiga mbeca. Na ndona ũndũ ũyũ no ũkore atĩ aya nĩ endia a thoko arĩa thutha wa kũneo mbeca baribari nĩ aguri, mokaga nduka-inĩ ĩno nĩguo gũkorwo magĩciga thimũ-inĩ ciao kana gũciga akaunti-inĩ ciao cia bengi. Mbia hĩndĩ ĩrĩa cirĩ thimũ-inĩ nĩikoragwo na ũgitĩri makĩria na ona oho nĩirigagĩrĩria kũra ũguo makona kaba macigĩte thimũ-inĩ.

Nĩ ũrĩa ahũri biacara makoragũo na wĩigĩrĩrĩki thĩiniĩ wa kũruta mawĩra mao. Ũngĩrora haha, nĩ ũrona ĩno nĩ rithiti yandĩkĩirwo mũgũri ya indo iria agũrĩte, iria ĩrĩ onakĩndũ na thogora wakĩo na agũrĩte cigana. Ũyũ nĩ ũndũ mwega, tondũ nĩ ũteithagĩrĩragia mwene ndũka kũmenya endetie indo ciga atĩa na mũigana wa mbeca iria onete na gũika mathabu ma bainda ĩrĩa onete thutha wakũendia indo icio. Onake mũgũri nĩateithĩkaga kuona nĩahotaga kũmenya akorwo akĩgũra indo cigana atĩa, na ahũthĩra mũigana wĩigana atĩa wa mbeca na kana irĩ o gatagatĩ ka mbia iria agũkoretwo abangĩte kũhũthĩra.

Kĩrĩa kĩrangenia mũno nĩ kuona ũrĩa ũhũri wa biacara bũrũri-inĩ witũ ũthiĩte na mbere na kũgacĩra ona gũkũra. Kuona maya maroneka nĩ mathaa ma ũtukũ kana kĩroko mũno makĩria kuona ona kũrĩ matawa ona ngari nĩciakĩtie matawa macio. ĩndĩ andũ no marathiĩ na mbere na thũgũrĩ ya ũgũri kuona nĩndĩrona kũrĩ na biacara ihingũrĩtwo. Oho nĩharoneka ta harĩ na mũkawa kana nyũmba cia ikeno na ũguo andũ aingĩ nĩmaigĩte ngari ciao magakorwo marĩ nyũmba-inĩ ici thĩinĩ, ũndũ ũrĩa onaguo ũturĩte mĩeke ya mawĩra. Koguo nĩndĩrakena mũno ndona mbica ta ĩno kuona atĩ o ũrĩa andũ marathiĩ magĩkũraga noguo ona bũrũri witũ ũrathiĩ na mbere na kwarahũka kĩmbeca.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũrana kĩndũ kĩrĩa arenda kũgũra nĩambaga gũthiũrĩrũkanga nduka-inĩ cigana ũna kana thoko-inĩ, akĩũragĩrĩria thogora wa kĩndũ kĩu nĩguo gũkũrana harĩa agũkorwo akĩgũra. Wambere mũndũ wothe nĩendaga gũkorwo akĩgũra kĩndũ harĩa arona kĩndũ kĩu nĩ kĩega na nĩarenderio na thogora mũbacĩrĩre. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa worũra na waringithania thogora kuma kũrĩ nduka ngũrani, nĩguo wũikaraga thĩ ũgatua matua maku kũrĩa ũgũkorwo ũkĩgũra kĩndũ kĩu kũringana na ũrĩa kĩhana. na thogora. na kana nĩkĩraruta mawĩra marĩa ũkũrongoreirie. Nĩguo rĩu ũkamenya kana nĩ ũgũkĩgũra kana ndũgũkorwo ũkĩgũra.

O ũrĩa bũrũri ũrathiĩ ũgĩkũraga noguo ona maũndũ maingĩ marathiĩ macenjetie. Hau tene andũ aingĩ nĩ mahĩmbĩirie njĩra cia gũkuaga mbeca baribari hĩndĩ ĩrĩa maragũra kĩndũ. Ũgathiĩ nduka-inĩ ũkaneana mbeca nawe ũkaneyo kĩrĩa ũkwenda kũgũra. Na okorwo ti ũguo nĩ kũrĩ nginya nduka nyingĩ cieraga mũndũ angĩkorwo arĩ na mbeca M-pesa, ũkamba ũgathiĩ ũkaruta, ũgacireha i baribari, ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ kambuni nyingĩ biacara ũndũ ũmwe na ahũri biacara nĩ mahĩmbiirie ũhoro wa agũri kũrĩhaga indo irĩa maragũra, kana motungata marĩa maramatha kũhĩtũkĩra M-pesa. Andũ aingĩ mahũthagĩra M-pesa kuona nĩ njĩra ya raithi ya gũkorwo ũgĩka marĩhi maku.

Ũrĩa hotete gũkinyanĩria ũndũ ũyũ nĩngoragwo nyandĩkĩte handũ kana kĩrĩa twĩtaga timetable ya indo iria batiĩ gũkorwo ngĩrĩa oro mũthenya kuma rũciinĩ, mũthenya na hwainĩ, na harĩa ndigĩrĩire atĩ ciothe irĩ na indo iria ikoragwo ciendekithĩtio nĩ ndagĩtarĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩndigagĩrĩra atĩ nĩndarĩa mathaa marĩa magĩrĩire kũringana na ũrĩa gũbatiĩ. Ũcio ungĩ nĩndigagĩrĩra atĩ o mũndũ nĩarĩa irio na gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire ndakũrĩa nini na ndakũrĩa akĩrie nĩguo ihote gũteithia mĩrĩ yao.

Kaingĩ ũkoraga atĩ, gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kũrĩ mũndũ ũroneka arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na ona nĩ arakengakenga. Na ũguo andũ aingĩ makenda kũmenya kĩrĩa ahũthagĩra. Rĩrĩa mũndũ ũcio oka akorwo akĩra andũ, indo irĩa arahũthĩra nĩguo akorwo ahana ũguo, nĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩ marenda gũthiĩ thoko-inĩ, na makagũra kĩndũ kĩũ, kuona kĩrĩ na umithio na ũguni mũnene mĩĩrĩ-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkoraga kũrĩ indo ndagĩtarĩ arendekithia irĩo, na koguo rĩrĩa mũrĩmi kana mwendia, oka nenda-inĩ na akorwo akiuga arĩ nakĩo, ũgakora andũ aingĩ nĩ makwenda kũmũkinyĩra ona kũmwarĩria makĩenda kũgũra kĩndũ kĩu.

Nĩ ũrĩa kambuni ĩno ya Safaricom ĩkoretwo ĩrũgamĩtie kwa ihinda iraya na gũkorwo nĩyo ĩrĩ na motungata marĩa makaru mũno makĩria. Guoka nĩ kwaranĩria ona kana mahũthĩro ma thimũ cia moko ũgĩtũma mbeca kuona nĩo ene mũbango wa M-pesa. Kambuni ĩno ĩkoretwo kana andũ arĩa makoretwo makĩhũthĩra motungata mayo nĩ aingĩ mũno makĩria. Kuona gwakinya nĩ kwaranĩria network yao ĩkoragwo ĩrĩ njega mũno makĩria na mathiyaga ona mbere na kũmĩkĩra hinya. Nakuo guoka nĩ ũtũmi wa mbeca ciao kana ũkĩhũthĩra m-pesa nĩgũkoragwo kwĩ raithi, gũkĩra kana ũkĩringithania na kambuni iria ingĩ.

ĩno nĩyo bengi ĩrĩa nene mũno gũkũ thĩinĩ wa bururi wa Kenya. Bengi ĩno, nĩ ĩkoragũo na ũhoti wa gũkombera bengi iria ingĩ, SACCO kana andu arĩa maheanaga motungata ma nbeca makamakombithĩria mbeca magacoka makarĩhũo. Ũndũ ũngĩ nĩ ĩrĩ ũhoti wagũkombithia nginyagia thirikari mbeca. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ndona bengi ĩno, nyonaga ũrĩa ĩrĩmbeca nyingĩ na mũramatĩre wayo ũgakorwo ũrĩ mwega kuona ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩyagũa ĩtũrĩte ohau kuma ndĩrĩ omũnini.

Ĩĩ na gĩkĩro kĩnene mũno kwanja makĩria. Thoko ĩno thĩinĩ wa ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩwonanĩtie atĩ agendi aingĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ na kuma nanja wa bũrũri nĩmendete gũthiĩ thoko ĩno. Wambere nĩ ĩrĩ ũgemu kuona indo ciao cia ũndũire nĩmaciendagia kũu ta bangiri, mĩgathĩ na indo ingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ agendi nĩmathiyaga makagũra indo ici makainũka nacio. Na ona arĩa mataragũra nĩmaheyagwo kanya ga gũkorwo magĩkĩra indo ici na makahumbwo matonyo maya nĩ endia, makahũrwo mbica kana magaikara namo makarĩha mbeca oro nini, ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria andũ a rũrĩrĩ rwa mathai kwĩyonera mbeca.

Kuma maũndũ macenjie kũrĩa tene andũ marĩhaga thitima na njĩra ya aruti a kambuni ya Kenya Power, gũka gũthoma mũhũthĩrĩte ĩigana atĩa, mũgacoka mũkarĩha, ĩndĩ ndeto ĩyo nĩ hĩtũke nĩ mahinda, kuona andũ aingĩ makoretwo makĩhũthĩra token. Ũrĩa hũthagĩra kĩndũ gĩkĩ nĩkĩndeithagia, hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na thitima kana hĩndĩ ĩrĩa thitima ciakwa ciathira, ngakorwo ngĩgũra na njĩra ya thimũ, kũrĩ namba ĩrĩa heyagwo, ngamĩkĩra haha nĩguo ngakorwo na thitima, ĩkandeithia kuona na kũruta mawĩra mangĩ ma mũciĩ, ta burinji ciakwa, kũhũra nguo, ũrĩmi na maũndũ mangĩ maingĩ.

Ũyũ etagwo Rigathi wa Gacagua, na nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩrĩa kĩerũ mũno makĩria gĩa kĩũteti, kĩrĩa gĩkũrĩkanĩte takĩa DCP, mũtongoria ũyũ arĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, mbere ya kũhagũrwo gwake, na kwa ihinda rĩrĩ anyitanĩire na atongoria angĩ, makomba kĩama kĩa mũngethanĩro, bata wake mũnene nĩ atĩ, nĩakoretwo akĩruta thirikari mahĩtia, hĩndĩ ĩrĩa yogoma, na ũguo gũteithĩrĩria thirikari gũkorwo na mĩgendere mĩega, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na ciĩko cia njũragano, makĩria hĩndĩ ya mĩrũrũngano, ĩrĩa ikoretwo ĩgĩtabanio, akoragwo arĩ ũmwe wa kũmĩkũmithia, hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩrabanga kwongerera magoti, nĩ akũmithagia ũndũ ũcio, yabanga kwendia indo cia mũingĩ, kana gwĩtahĩra indo cia mũingĩ, akoragwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũkũmithia ndeto icio.

Soda ĩno ya Fanta Orange nĩyo yendetwo na gĩkĩro kĩnene nĩ andũ aingĩ kuma ciana nginya andũ agima. Kĩrĩa gĩtũmĩte mamĩende nĩ atĩ nĩĩrĩ cukari mũno makĩria ũkĩringithania na iria ingĩ. Nĩkũrĩ icamaga ta ina ndimũ iria ingĩ igakorwo ina kaũrũrũ ge kũnene, no ĩno ĩkoragwo na cukari mũingĩ kuona ĩkoragwo yũmĩte macungwa-inĩ marĩa onamo marĩ cukari makĩria. Ũguo kũndũ kũingĩ na nduka nyingĩ kana magongona ũkoraga ĩno nĩyo soda ĩrĩa ĩrehagwo na gĩkĩro kĩnene kuona ĩrĩ ahũthĩri aingĩ.

M-pesa nĩ ĩhotithagia mũndũ gũkorwo akĩiga mbeca ciake kũrĩa nĩ njĩra ĩmwe ya kũhota kũiga mbeca iria mũndũ arĩ nacio. Ũndũ ũcio ũngĩ, no ĩkũhotithagia gũkorwo ũkĩrora wũigĩte mbeca cigana kuma hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩirie gũciga. Tondũ nĩwandĩkaga ũrenda kuona ũtigĩtiĩ mbeca cigana kuona nĩ ũheyagwo kanya kau. Ũcio ũngĩ, nĩĩkũhotithagia gũtũma mbeca ciaku bengi-inĩ kana akaunti ya bengi yaku ũtegũbatara gũkorwo ũgĩthiĩ bengi-inĩ, kuona nĩ ĩkoragwo na kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo paybil ĩrĩa wĩkagĩra ya bengi ĩrĩa ũrenda gũtũma na akaunti ũtegũbatara kuoha thabarĩ nginya bengi-inĩ.

Wambere nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ kĩingĩ thoko-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa kĩndũ kĩongerereka thoko-inĩ, andũ nĩmatengeranagia nakĩo na magakorwo nĩmakĩhũthĩra na njĩra nene wakamũiria gĩthire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũrĩa kĩndũ kĩrauma thoko-inĩ, ũkoraga kĩndũ kĩngĩgĩa goro mũno makĩria andũ aingĩ nĩmagaga gũkĩhũthĩra mageterera nginya gĩthiĩ thĩ, oguo akahũthĩra kĩndũ kĩngĩ ithenya-inĩ wa kĩu. Ũcio ũngĩ nĩ bata wa kĩndũ kĩu mwĩrĩ-inĩ, ũkoraga angĩkorwo ataramu a ũgima wa mwĩrĩ nĩmarendekithia andũ marĩe kĩndũ kĩna ũkoraga nĩmarakĩgũra na njĩra nene, kuona nĩkĩrateithia mĩrĩ yao.

Mũtongoria ũyũ ũrĩa nĩ ngabana wa tene wa kauntĩ ya Nairobi, nĩ akoretwo ahutĩtie mĩtũrĩre ya andũ aingĩ, hĩndĩ ĩrĩa arĩ ngabana, nĩ akoretwo andĩkĩte andũ wĩra na ngari ciake, arĩa mathiũrũrũkaga mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, na makora andũ ahinyĩrĩrĩku makamoya, makamahumba, na akamahe irio, nĩ ũndũ wakenagĩrĩrwo mũno, kuona andũ aingĩ nĩ mateithĩkire, o ho, hĩndĩ ĩrĩa ona mũndũ mũhatĩrĩrĩku, na mũno makĩria ciana, nĩ acioyaga, agacituwa imwe ciake, agacihe irio, agacihe handũ hagũikara, nguo, na makĩria ya mau, akamarĩhĩra marĩhi ma mathomo o ta ciana ciake.

Gĩkĩ nĩ gĩtugĩ kĩmwe, kana njamba ĩmwe, na ũrĩa ũkoretwo akĩrorerwo na njĩra nene, nĩ andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, makĩria atumia, na arĩa mareraga ciana ciao marĩ aike. Thengia wa gũkorwo arĩ mwĩini, nĩ mũhũri biacara woma, kuona nĩ akoragwo akĩruta, ona mawĩra na thirikari. Ũndũ ũngĩ, nĩ arĩ ciana iria ahotete gũkorwo agĩthomithia, nginyagia nja wa bũrũri, kũhetũkĩra wĩini wake, kana biacara iria arutaga. Ũndũ ũcio ũngĩ, ahotete kũhingũra nginyagia thukuru, na kambuni ya ũgendi, arĩ o wike, ũndũ ũrĩa ũhotithagia atumia, kuona atĩ nĩma mũndũ no ahote gwĩka maũndũ maingĩ mũno, arĩ wike, na arere ciana, nagĩe na mũtũrĩre mwega.